Enkaji ormaasai ena naitobiraki nepiki orkujita shumata nepiki orpuya nepiki mpenek abori neeku ninye ina

ore kulo naa irkikua naa kegueti ake tenkalem aitayu kuna tokiting eshumaya niwony toolala aibibiu enkalo amu kemelok ketii sukari awook ina are

ore ena siai ingore ake irnyanya tenebo kitunguu nibukoki emoti ninkaraanga niwosh kulo tokiting adany ninkaraanga niyier endaa nifrye lilo nyanya adany ninya nincho idaikani imiet ampaka tomon teneku ninteru agiligil ninya

Adoolta ajo ketii poot ine wueji naadoolta inkeek naa ijo keenta entoki naidongitoi tiaatua ina ina moti pot

Tinidol ena siai naadol ajo eyiarare naa etiiki amuu kadoolta emoti noonda nairagita tine, neeku tenadol naa eyiarare etiiki

Ore naa pee edol ena pisha naa kegira aitodolu Ajo esiatin etii lewa kepuoitoi edol Ajo etii loipuito edialo netii lopuonu alang orbaribara entoki najo road crossing nepuo iltung'ana apasha alang orbaribara loo langita tidia shoto apuo alang orbaribara tiatua taoni neeku kepuoitoi alang orbaribara

Ore entoki nagiraasa tene naa emashini olkikwa ninye ena egirai airony olkikwa meipang'u enkare inaare oshi namelok natii esukari, nepiki ilbaketi naa inaare olkikwa te mashini meipang'u ajing' ilbaketi inaare eilo kikwa naa neaku ninye eidong'itoi aagira airony aidong' metijing'a ilbaketi naa neaku mokure olkikwa peaku naduo entoki namelok arashu peeloaku esukari. Neaku neija eikununo.

Ee ore tene naa kadolta ajo ee etii iltung'anak ene netii enkare nebore imasaa pookin nkilani ontokitin pookin naawa enkare ajo keetai olairrani lenkare ogira aya ntokitin ogira aaya iltung'anak neya ntokitin loltung'anak arashu sii idimayu paa egira iltung'anak aisujisho ashu nidimayu naa, neeku nijia etiu.

Tenidol ena pisha naa kitodolu Ajo emeli en neeku emeli etii ena siankiki tiatua enkare egira naa enkare anap etii atua enkare neeku egira aton tee meli tiatua enkare neeku kitodolu Ajo enkare ena negira ena mremboi aton tiatua emeli teshumata enkare

Kore ena siae naa esiae ee ore entoki naitiship naa enkinasata tenenyae inadaa ee nemiri ina daa mpisai naitiship tenemiri nitum impisai ninye naitiship iltungana metaasa naa esiae nijo Ina pee etumoki biashara enaata inasaa.

Wore tene naa kadoolta inkera ware, natii oriong esitipa. Nadoolta orngatuny oiragita. Neeku wore adoolta naa wore kuna kera naa keshomoita etii esafari tour, aingorr inguesin te National park. Neeku nejia ikununuo ajo esafari, ena saa eshomoita kuna kera, aapuo aadol inguesin, naa liido orngatuny otii atua inia park. Neeku nejia etiu.

Eibelekenye ena mbae tenkop amu eibelekenye maisha tanakata etaa eshomoki entoki najii digital nemekure eitumiai Kuna tokitin oleng etaa kesheti nkajijik oo mabatini oo noo simitini neeku etaa kunyik iltung'ana ogira aitumia ena siai ekuna modioo aitobiraki nkajijik mekure aa iltung'ana kumok tenkaraki etengenaki netumie maendeleo

Ore endamunoto ainei adolita ormoruo oloito nadolita egari natii Edie nadolita entasat naloito elde duka adolita Ajo siatin ake etii ehomo orkijanai aibung orbaribara adolita enkae Tito naitashe tenkutuk elido duka nekuu taoni ake etikii oo siaitin etii iltung'ana eloito naa lildo kijanani aibung orbaribara netii kulie Kuna siatin enye oo ldukai neeku enkiti taoni ena natikii as esiai

Ee adolta ajo etii nkera uni naagira aaok suda aiguran etiiki supukuu tenewueji teoteli eetuo aanya supukuu nenyai endaa teoteli sapuk oleng' natii ompaka naatii iltung'anak kumok oleng' ometaa kadolta ajo ketii siinye swimming pool neeku ee entoki naji out pae etii aiguran nenyaai endaa aaraposho amu out naa etiiki.

Ore entoki nagira asaa tenewueji naa ehomo ena kitok irkeek edol Ajo irkeek eshomo ena kitok aitau neeku ninche enapita apik elukunya Nena keek natoito ayaya duo enkop Nayaita neeku irkeek enapita ena siankiki telukunya irkeek otoito neeku nejia etieu

Adolita irnyanyanya, irmatunda ,mbuka enaa pookin naa enetipat amu enda ena sidai te nkishui oltung'ana ashu too seseni loo iltung'ana neeku endaa ena nisaidia iltung'ana tenenyai iltung'ana naa endaa kisho iltung'ana eseseni neeku enetipat ena daa

Ore enewueji naa egirai aisum imbukui tene. Niaku idol ajo etiiki enkisuma tene wueji egirai aisuma tenewuji niaku enkisuma etiiki tenewueji nalio naake teine agira iltunganak aisum imbukui naa arashu bubilia kake ajo naa mbukui

Ore ena bae naa idil ajo etii irmoruak netii isnkir oopejitoi neaku idol ajo enetipat ena siai tenkaraki eee biashara amu isinkir leo oomiritai naa tenimir naa toi nitum iropiyiani niaku enetipat amu itum intokitin itum impisai ninosie enkaitoki ninmiata. Niaku enetipat amuu biashara

Ore ena naa empira enoshi oo nkaik ninye erita Nena kera pookira uni empira oo nkaik neeku empira eritai volleyball enoshi naoshi too nkaik neeku empira egirai aiguran tenewueji

Ore ena siai naa kadamu esiai ee traditional esiai ormaasai loosinkolioti lormaasai ninye adamu tenadol kulo tung'anak orranyita ashu oipidito nadolta ajo etii irmusungu oogira aaya video neeku kadolta egira irmurran aaranyaki iltuorists aa irmusungu naa neeku esiai e tradition egira aitubulaa tene naa tenewueji.

Ore tene naa atuaji etikii egirai anyaa supukuu amu adolita ketii daikin dapashari netii vinywaji neeku kitodolu Ajo supukuu agirai aiburudika tene Anya endaa newoki sidai nenyai edaiki neeku daiki egirai aiburudikare ormarei Anya tenebo neeku nejia etieu

Ore ena naa mandamano ena mandamano ninye ena natii enewueji neeku mandamano naloito dukuya tenewueji mandamano ena

Ore naa adolita Ajo egirai aikoroga ngano neeku engano egirai aitobir irmandasini agirai aikoroga ashu chapatini niche egirai aikoraga tenewueji neeku ninche egira aikoroga

Adol ajo ntasati naagira aatoni teboo enkaji tesuntai enkaji ormaasai neeku egira aatoni aaosh ororei aanya ilomon loontasati neeku ilomon loontasati inositai tene, neeku ninche inasitai.

Ore kulo naa esirkon onapita elolan arashu ogira airem olchamba esirkon ogira ayiataa kulo neeku esirkon onapita loolan ayiataa mkukoteni neeku nejia eikunono ena pisha enaa enadolita nanu

adolita enchempe nadolita ormoruo oota namuka chafui nadolita mabatini musan neaku ninche adolita ormoruo oota namuka chafui ormoruo ogira aipanga soitok ninche adolita tinewueji nalakwa

Ore entoki naloito ndamunot tene naa orbarnoti o eselenkei natii atua redio, eredioo naa aa e Citizen aaya ilomon ashu aarany tiatua Citizen, neeku eeta ake ninye orkilikuai oshomoita aitudutaa tiatua Citizen aa olo singolio aa olentoki nara tiatua tiatu Citizen aa redio e Citizen neeku nijia ikunakino.

Ore ena naa, iltungana lenkang intasati, inkera nagira atoni tiatuaaji aboita aarr osim tenebo, nitubuluni inkera tenebo aitubulu inkera nitoki aanya ilomon pookin, neitubulu inkera .

Ore ena nadolita mandamano ena nadolita tene mandamano etikii tenewueji neeku naa mandamano nalio tene tenidol naa kulo naa mandamano etii

Ee enkisujare adolta enaa ninye naloito tende adol naa ele tung'ani ogira airrugo torbaketi naa kadolta enaa kegira aisujishi neeku naa ee enkisujare naloito dukuya enaa enalioo tenwueji.

Enkrokino egira kulo payiani airorokino negiraa aitasheki naa airorokino too nkaik neeku ejio enkirorokino naibala tekulo payiani enkirorokino metii aitoki sapuk kegira ake airorokino

Enidol ena siai nidol ajo emboita etiiki egirai aapuo netiiki emboita neeku ee emboita netonii torbaribara neoshi pisha adolta irpayiani okuni onkituak uni neeku enkiriamari ake ormareita epoitoi.